Eeeh, gigo makelo mor aneno kaka weather chalo kendo chieng' bende mor kachiel koda maupe ma bende opidhi kendo maupe mabende beyo.

Aneno ka tinga ema opuro puodho ni. Kendo tinga opure, kendo olose ka hike mar mondo omi, obi opidh cham minyalo ket e iye kuro.

Tijni nigi nengo kabisa nimar um chak iyudo kuom gi, iyudo gik mangeny kuom gi bende kaka manyiwa, iyudo gik mang'eny ginyuolore kendo kendo gibet mang'eny. Gikelo faida maduong' moloyo

Ma tong gweno manyadala koriw gi tong gweno mar cross kata gredi. Oketgi kamoro aciel e ndoo

Iloso kama ipidhe, iketo manyuwa bang'e no tiolo ne pii kendo pile ka pile iolo ne pii mar mondo mi dongi kendo mondo mi onyag olemo

Mani tiang' mar oduma moseridh. Osegol oduma eiye kendo osepok oduma mogol oduma eiye.

Ikunyo buche machiegni machiegni machiegni machiengi kendo kosekuny buche machiegni mokuongo iloso puodho no koselos puodho eka ikunyo buche machiegni machiegni aito ikete, kosekete aito bang'e to idoye idoye, kosedoye molose maber to pile ka pile irite kingiyo ni tiende obet maler koro mondo wuog kaka dwar re kendo owuog maber

Ahero olemo ma gini golo ma gini golo nimar olemo no nigi faida maduong' e ngima wa.

Kaka gigi eki tii ka kendo cham go tii kendo gik mopidh kanyo go tii, miya abet kod mor kaka giwuok kendo kaka ginyiedhore oko kendo kaka giwuok kendo kaka gitii ka gimiyo

Oik puodho ,koseiko puodho bodoyo puodho maber to oiko manyiwa, koseiko manyiwa to oket e bur ka bur mosekunyo kata onyalo kawo bende gunia mamoko mabende olosi to oketo e iye. Koseketo e iye toketo manyiwa to oolo ne puodhono pi kata guniano mosekete lowono pi, kosekete pi maber ,ok oket pi mang'eny, pi oketo matin. Bang' mano to oketo ,opidho vegetable ni eri mabende iluongo ni spinach, bang' mano to oboneno matunda ne kabende ber ahinya. Kawacho ni ka matokea kata wuok mare obed maber .

Igone yath mondo omi kute mag cham manyalo donjo kuome kik betie, moloyo to ober ka ikete kama ntie chieng' matin, ok chieng' mang'eny. Moloyo to yath nyalo konye.